Ũrĩa ndĩreciria wĩgiĩ mbica ĩno, nĩ andũ macemanĩtie handũ ta mũcemanio ũguo, na magakuua mabuku nĩgetha na tũramu nĩgetha mahote kwandĩka, kĩrĩa kĩrĩa kĩrerwo mũcemanio mũcemanio-inĩ ũcio. ĩĩni, na nĩ ũndũ mwega kwandĩka kĩrĩa wathikĩrĩria handũ uuma ta mũcemanio-inĩ ĩĩni.

Thirikari nĩ ya mbĩrĩirie kũheana uhoro wa ũramati wa ũtonga kũgerera intaneti ta ũngĩthie kũu intaneti~inĩ nĩ ũgũkora bengi cikĩrehe maũndũ ma ũrĩa andũ mangĩ igĩthia mbeca ciao ona kana ũtonga wao na ũndũ ũyũ no wongerereke mangĩthiĩ na mbere ona kũrehe maũndũ macio intaneti~inĩ ona nginya ma tereviceni~inĩ ũthie na mbere nĩ getha maũndũ maya mongerereke na matũĩke makũmenyeke nĩ andũ othe nĩ getha andũ mahote kũigithia ũtonga wao nĩũndũ wa kũũhũthĩra matũkũ~inĩ magũka.

Mathĩna marĩa ngereire ngĩhũthĩra mĩtambo ya thirikari nĩ ta, ũgakora rĩmwe ndirĩ na na kĩrĩa na ndirĩ na ndirahota kũgĩa na na internet, tondũ nĩ njagĩte mbeca cia kũingĩra kũu mĩtambo-inĩ. To nĩ ũrona no mũhaka wũingĩre na mbeca, na na na rĩu ũgakora rĩmwe nginya ũgakora rĩmwe mĩtambo ya thirikari nĩ ĩrahũthĩka nĩ andũ aingĩ ihinda o rĩmwe kwoguo kwĩna mathĩna ũngĩhota, ndũrahota kũingĩra mũtambo-inĩ o rĩmwe, kwoguo mathaa maku nĩ ta marateangwo ũkĩgeria kũingĩra na hihi gwĩ kaũndũ ũrenda gwĩka, na hihi kwĩ mbeca ũrenda gwĩkĩra kũu, ũgakora rĩmwe nĩ ĩrarehe thĩna.

Maũndũ marĩa marangenia mbica-inĩ ĩno, nĩ bamĩrĩ ĩhamwe ya mũthuri na mũtumia wake na ciana ciake, mekĩrĩte kitenge, nĩ nguo ta cia ũndũire, na magekĩra mũgathĩ ũyũ ũcurĩtio haha ngingo-inĩ, wa kuonania ũndũire wa ũgĩkũyũ, ĩni. Na bamĩrĩ ĩ no yũkĩte hamwe, ĩkahũrwo mbica kũonania bamĩrĩ ĩyo ĩrĩ naũigũano na bamĩrĩ ĩno nĩyũkĩte hamwe, na mũtumia nĩ erĩgĩrĩire kũgĩa kana kangĩ, nĩgetha bamĩrĩ yongerereke, kau o nako nĩ kaũndũ gagũkenia mũndũ.

Karũgano ga kwenda ũndũ ũyũ, no njuge nĩ ũndũ wa gũteithia. Ndanathiĩ gũtubĩra ndĩna maũndũ marathĩnia kĩongo, kana itekũigua ĩĩ ĩtekũigua wega, maũndũ maingĩ marahanĩka matarĩ mega na marandanga. Na ndatuĩka wa kũingĩra gũtubĩra-inĩ, nĩ ndaiguire ndahorera. Onokorwo mathĩna marĩa wĩnamo matigũthĩra , nĩ ũkũhorera hanini, na ũgatuĩka wa kũriganĩrwo maũndũ macio gwa kahinda nĩgetha ũgakorwo ũgĩtubĩra. Na nĩ wega nĩ wega gũthiĩ gũtubĩra nĩ getha ũkaigua wahorera. Na rĩmwe maũndũ marĩa maragũthĩnia onamo magatuĩka ma gũkweherera kwa ihinda, na ũgakorwo ũkagĩa ihinda rĩa gwĩciria nĩ kĩĩ ũgwĩka nĩgetha maũndũ macio maragũthĩnia matuĩke ma gũthira, kana ũrĩa ũgũtuĩka wa kũmeheria ĩĩ nĩ wega ĩĩni.

Nĩ nyendete mbica tondũ ũngĩthiĩ handũ na ũhũrwo mbica nĩ ĩkũririkanagia maũndũ, nĩ ta kĩririkano, ĩgatuĩka ya gũkũririkania kũndũ kũrĩa wanathiĩ, ũkorwo nĩ wathiĩte handũ kũndũ mwanathiĩte ta kĩrĩma-inĩ ũkahũrwo mbica na mbica ĩyo ĩgatuĩka ya kũndirikania nĩ ndathiĩte gũkũ, ĩgatuĩka ya kũndirikania nĩ ndekĩte kaũndũ ta gaka. Kwoguo mbica nĩ cingenagia ĩni tondũ nĩ cituĩkaga cia kũririkania mũndũ maũndũ marĩa mothe waneka. Ee nĩ cingenagia.

Mbica-inĩ ĩno nĩ atumia, arĩa maroneka nĩ atumia, mathiĩte ũthoni kana rũracio magekĩra nguo cithiĩte kũhanana. Eni nĩ rũracio marĩ na nĩ kũina maraina ũthoni, tuge nĩ ta mũndũ, mũrata wao athiĩte kũgũrwo kana mũrata wao athiĩte kũgũrana, eeni, nĩ kũina maraina.

Thirikari no ĩige mĩtaratara ta ya ya gũthomithia andũ, ũrĩa mangĩthaitĩra mĩtino ta ya hi na hi. Tuge ngari nĩ ciagũthana na kwĩ andũ maringwo hau, andũ no mathomithio magetagwo tũmĩcemanio, na mandagĩtarĩ magooka, nĩgetha magathomithia andũ ũrĩa mangĩthaitĩra arĩa maringwo mũtino-inĩ, metereire ngari cia gũkuua arũaru ciũke. Kũguo thirikari no ĩige mĩtaratara ta ĩyo, na mandagĩtarĩ moka magathomithia andũ ta itũũra, magoka makaiga hama, na magoka na indo ciao, kana ona indo irĩa andũ andũ matirĩ na indo ta ici cia mandagĩtarĩ. Kũguo mandagĩtarĩ no moke mahote, mere andũ kana mathomithie andũ ũrĩa mangĩka. Okorwo nĩ mũndũ ta kũhuhia ũrĩa angĩkwo. Ũrĩa angĩkwo haha gĩthũri, nĩgetha anyitĩrĩrwo ngari ya gũkuua arũaru ĩtanakinya. Nĩ wega thirikari ĩgekĩra mĩtaratara ta ĩyo, tondũ andũ aingĩ nĩ matuĩkaga a gũkua, na ti atĩ matingĩteithirio, no nĩ atĩ harĩa mauma, kana andũ arĩa monire mũtino ũcio ũkĩhanĩka, matirĩ na ũmenyo kana matiũĩ ũrĩa mangĩka, nĩguo gũthaitrĩa mĩoyo ya andũ acio marĩ mũtino-inĩ ngari ya arũaru ĩtakinyĩte.

Mawoni makwa harĩ ũndũ ũyũ nĩatĩ nĩwega gũkorwo na mũtari wa mĩrĩre yakwa, nĩgetha akandaraga angĩkorwo nga nga akandaraga ũrĩa ingĩhota kũrĩa, nĩguo tarĩngĩ rĩũ nĩgetha ndĩtheme na mũrimũ ta wa cukari kana ndĩtheme na mũrimũ ũngĩ ũrehagwo nĩũndũ wa mĩrĩre. Koguo nĩwega kũgĩa na mũtari waku waku kĩũmbe ĩ na waku mwene, agakwĩraga irio iria ũbataire kũrĩa, na wagũkwĩraga ũrĩa ũbataire kũnyua, noko yĩni nĩgetha wĩtheme na mĩrimũ ĩyo na ũgima waku wa mwĩrĩ ũtuike wa kwagĩrĩra, na ũgĩage ũkoragwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ hĩndĩ ciothe. Koguo niĩ ingiuga nĩwega gũkoragwwo na mũtari agakwĩraga ũrĩa gũbatairie gũthiĩ. Nangĩkorwo tuge wĩna mũrimũ ũyũ nĩwega gũkoragwo na mũtari agakwĩraga tondũ wĩna mũrimũ ũyũ no tuge wa cukari nĩwagĩrĩire kũrĩa irio ici na wagĩrĩire gũthema irio ici nĩgetha ũhone. Ĩni nĩndĩrona nĩ nĩ he nĩhagĩrĩire mũndũ akoragwo na mũtari wake wa wa wa mĩrĩĩre.

Maũndũ ta ma, tuge maũndũ ta ma mangavana ũrĩa makoretwo makiungumania mbeca cia kũrĩa matongoragia nĩ ũkoretwo ũgĩcabithio nĩ rũhonge rũrũ rwa ungumania na nĩ rũkoretwo rũgĩcabithio nenda-inĩ na andũ magatuĩka a kuona nginya mangavana macio magĩtwarwo igoti-inĩ nĩ ũndũ wa ungumania wa mbeca cia mũingi na rũhonge rũrũ nĩ rũreka ũndũ mwega no nĩ rũbatiĩ kuongerera ũrĩa rũreka rũkongerera hinya maũndũ-inĩ maya, nĩgetha ungumania ũthire bũrũri-inĩ o na nĩ getha ungumania ũthire biũ. Kũguo rũhonge rũrũ nguona nĩ rwagĩrĩire gwĩkĩra hinya mũingĩ, o na okorwo nĩ rũrageria, nĩ rũbatiĩ kuongerera hinya mũingĩ biũ nĩgetha ungumania ũtuĩke wa gũthira bũrũri-inĩ ũyũ, na mbeca cia mũingĩ igatuĩka cia kũhũthĩka ta ũrĩa ciagĩrĩire. ĩni.

Thĩna ũrĩa mũnene harĩ kũheana motungata ma maũndũ ma hi na hi, nĩ barabara nĩ ũgũkora icagi iria irĩ thĩiniĩ mũno barabara nĩ thoku na rĩrĩa kurĩte, ngari nginya nĩ ikũremwo kũingĩra kũheana motungata macio, koguo barabara nĩ thĩna ũrĩa mũnene biũ matũra-inĩ macio, ona rĩngĩ ũgakora nginya, eeni barabara nĩho hena thĩna ũgakora ngari ndĩngĩhota kũingĩra tondũ nĩ kurire na kwĩna ndoro, koguo barabara nĩguo thĩna ũrĩa mũnene biũ, na nĩ guo ũngĩrehe kĩgiria gĩa kũheana motungata ma hi na hi icagi-ĩnĩ iria irĩ thĩiniĩ mũno, koguo barabara nĩcio thĩna ũrĩa mũnene.

Maũndũ marĩa mangĩtũma motungata ma maũndũ ma hi na hi magĩrĩre gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩakwa, nĩ ta barabara. Barabara ithondekwo, nĩgetha maũndũ ma hi na hi nĩgetha tokorwo tuge nĩ ngari ĩrabatara gũkinya handũ, ĩrabatara gũkuua mũrwaru, ĩgakinyaga naihenya. Tuge nĩ ta hauma na aici kana kaũndũ kahanĩka. Nĩgetha andũ a ũgitĩri magatuĩka a gũkinya naihenya. Kũguo niĩ ingiuga barabara, ituĩke cia gũthondekwo, nĩgetha maũndũ ma hi na hi, magĩrĩre gĩcigo-inĩ gĩkĩ.

Thibitarĩ nyingĩ cia icagi-inĩ citirĩ na motungata ma gũthaitĩra maũndũ ma hi na hi, tondũ tondũ mbeca icio nĩ tuge nĩ ta ciheanĩtwo ũgakora rĩmwe nĩ ciungumanirio kaira cikinyĩte thibitarĩ-inĩ, koguo niĩ ingiuga ũtongoria wa mathibitarĩ macio kana mandagĩtarĩ marĩa me kou kana ũtongoria wa mathibitarĩ icio ũtuĩke wa kũrorwo wega, nĩgetha andũ acio magatuĩka a kungumania mbeca icio cia maũndũ maya, matuĩke a kũrora, matuĩke a gũtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire, matuĩka a gũtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩirwo niĩ ngwĩciria thibitarĩ icio nĩ ikwagĩra na maũndũ ma hi na hi nĩmagũkinya wega na nĩmagũtuĩka ma kũheanwo icagi-inĩ icio.

Thogora wa ciringi ya Kenya nĩ ũthiĩte thĩ mĩeri ĩyo mĩhĩtũku. Ũgakora rĩu andũ arĩa magĩraga kana magũraga indo mabũrũri manja, thogora nĩ ũthiĩte igũrũ mũno, nĩ marendwo meca nyingĩ kũringana na thikũ iria, tũraũga mĩeri ĩrĩ mĩhĩtũku, koguo mĩeri ĩyo ingĩ mĩhĩtũku hau gabere, maũndũ marĩ megega na mbeca citiarĩ nyingĩ iria mabataranagia makĩgũra indo mabũrũri ma nanja. No tarĩu, rĩũ marabatara, rĩũ nĩ ũgũkora marabataranio mbeca nyingĩ. Ũgakora rĩu mabiacara mao nĩ maratuĩka ma kũhutioa handũ, tuge nĩ marathiĩ, indo imwe nĩ irora, kana tuge mbeca nĩ ithiĩte thĩ.

Niĩ ingiũga niĩ ndirĩ na ũmenyeru wa kũruta ũteithio wa mbere, tondũ ndirĩ ndagĩa na gũthomithio kana ndirĩ ndagĩa na handũ ingĩtuĩka wa kũmenya ũrĩa ingĩka ingĩka ũndũ ũcio, no nĩharĩ bata wa kũmenya tondũ, tuge hena mũtino handũ na uma ho, no ũteithĩrĩrie arĩa makorwo magĩa na mũtino ũcio, kaira ngari ĩrĩa ĩramagĩra ya gũkua arwaru ĩkinyĩte. Koguo niĩ ingiuga nĩharĩ bata, onokorwo niĩ ndiũĩ nĩharĩ bata.

Mũtaratara mwerũ wa kũheyana mbeca kũrĩ mayunibacĩtĩ nĩũratuĩkĩte wa gũteyanĩrio nĩ igoti, na nĩkuona ciana cia, irĩa ciĩ yunibacĩtĩ nĩigũtuĩka cia, nĩigũtuĩka cia kũgĩa thĩna mũno, tondũ nĩmarehokete mbeca icio, kana nĩmararĩhagĩrwo mbeca cia cukuru bithi na mbeca icio, koguo nĩũgũkora kũrĩ na ciana citekũhota gũthiĩ cukuru, kana kũrĩ ciana cikuma cukuru, tondũ cirarĩ cukuru no rĩu bithi tindĩhe koguo matingĩhota gũthiĩ na mbere na gwĩka igeranio, kana matingĩhota gũthiĩ na mbere na gũthoma, koguo nĩnguona thirikari nĩĩbataire gwetha mũbango ũngĩ, ũrĩa ĩkwarĩra nĩgetha mbeca ici cituĩke cia kũheyanwo mayunibacĩtĩ-inĩ, nĩgetha ciana cingĩkorwo citarĩ na ũhotiwa kwĩrĩhĩra bithi, nĩgetha nao mahote gũcoka cukuru, koguo thirikari nĩ yagĩrĩire gwetha kaũndũ kangĩ, kana kwarĩra mĩtaratara ĩngĩ ya kũrĩhĩra ciana ici mbeca icio.

Ĩĩ nĩ ndĩroreire yunivacitĩ ta ya Kĩrĩnyaga arutwo magĩkĩrwo thũmbĩ, ndingiuga mwaka ũyũ no njugire mwaka mũhitũku, arutwo magĩkĩrwo thũmbĩ na kaũndũ kau nĩ karangenia tondũ nĩ ũkuona ciana icio nĩ ngenu, mwana nĩ mũkenu tondũ nĩ arĩkia cukuru, na rĩngĩ rĩu, tokorwo akĩingĩra nĩ onete ta atekũhota kũrĩkia, no nĩ wona akenete mũno akĩhumbwo thũmbĩ ĩyo ya kũrĩkia cukuru, koguo nĩ kaũndũ kega na nĩ kaũndũ gagũkenia ngoro, ũkona ciana ũrĩa cirĩ ngenu.

Maũndũ ma kwagĩrithia ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩ wa kwendia magathĩti. Na ũndũ ũrĩa ingĩenda matukũ marĩa mookĩte ingĩenda kuona nĩ atĩ, mũndũ no etie ngathĩti arĩ o kũrĩa arĩ kana arĩ gwake nyũmba na agatuĩka wa kũreherwo. Ũguo nĩ ũndũ ũngĩkenia mũndũ, na nĩ ũndũ ũtuĩkĩte ũbatiĩ wa gũtuĩka wa kũrorwo. Handũ ha mũndũ kumaga nyũmba gũthiĩ gwetha ngathĩti ya mũthenya ũcio kana mũthenya wa ũmũthĩ, ũgetia na ũkareherwo, Kau nĩ kaũndũ kangĩtuĩka karĩ kega.

Aruti a aruti a wĩra a thibitarĩ mangĩhinyĩrĩria andũ gũthimwo mũkingo na andũ acio matikaigue ta marathutũkanio ta kũmera kũmera the bata kũmera bata wa gũthimwo mũkingo. Makamathomithia bata ũcio, na makamathomithia ũngĩmenya tuge ũmenye wĩna mũkingo, maũndũ marĩa ũbataire gwĩka, ndawa irĩa ũbataire kũnyua, na ũrĩa ũbataire kũrĩa. Kũguo niĩ no nyone, hena kaũndũ mandagĩtarĩ macio tuge mangĩhota kwarĩria andũ arĩa mena mũkingo, kwarĩria andũ nĩgethe metĩkĩre gũthimwo. Kũmera no ũkorwo wĩnaguo na ndũramenya, na nĩ ũũru to nĩ ũgũtuĩka wa gũkua naihenya kana nĩ ũgũtuĩka wa gũthiĩ naihenya tondũ ndũrĩ na ndawa irĩa cibatarainie. Kũguo niĩ nĩ nguona nĩ wega makamathomithagia, magathomithia andũ arĩa mathiĩ thibitarĩ nĩ wega gũthimwo. Onokorwo nĩ ũrona to ũngĩkorwo naguo, nĩwega gũthimwo tondũ ndũramenya kaũndũ no gakorwo nĩ kahanĩkire, na we ndwamenyire. Kũguo mandagĩtarĩ ona o nĩ wega magathomithio njĩra ĩrĩa mangĩthomithia mũingĩ, na mũingĩ ndũkona ta ũrathutũkanio.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie na mahinda tondũ nĩ ũgũkora andũ matirathiĩ hamwe gũthoma ngatheti ta ũrĩa mbica ĩno ĩronania, tondũ mũndũ no ahote gũthoma ngatheti ĩno na thimũ, kũhũthĩra intaneti, agakora ngatheti nĩ ĩkĩrirwo kou, na akahota wa kũmĩthoma, koguo nĩ hinya ũkore andũ marĩ hamwe magĩthoma ngatheti mahinda-inĩ maya tondũ mũndũ nĩ akũhota kũmĩkora thimũ-inĩ o na kana, kana thimũ-inĩ makĩhũthĩra intaneti.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ingĩtuĩka wa kuona kaũndũ gaka kandĩkĩtwo, nĩ mohoro matakinyanĩire. Nĩ mohoro mataramenyeka, nĩ mohoro ona rĩngĩ matinahanĩka kana kaũndũ kau karatuĩka ga kũanĩrĩrwo hau gatinahanĩka. No andũ marenda kũrehe maũndũ ta macio, no ti kaũndũ kahanĩkire. Kau nĩ ũguo kĩu nĩkĩo kĩũndũ kĩrĩa kĩnjũkagĩra meciria-inĩ.

Arĩa marĩ haha, bata nĩ atĩ mokĩte mũthenya ta tuge mũthenya wa mashujaa kana mũthenya wa madaraka day magoka gũkũngũira hamwe na mũtongoria wa bũrũri, koguo aya nĩ andũ mokĩte hamwe gũkũngũĩra mũthenya ũcio, tuge he na kaũndũ ka Mashujaa, madaraka, kana o na Labour day, ĩĩ mũthenya wa Labour, koguo aya nĩ andũ mokĩte hamwe, mũingĩ ũgoka hamwe, hamwe na atongoria ao, makĩria mũtongoria wa bũrũri.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩ mbica ya mũtangathi kana mũmerekia rendio-inĩ, na ĩno nĩ mĩtambo ĩrĩa ĩhũthĩkaga radio-inĩ. Ĩni, ĩno nĩ mbica ya mũtangathi, nĩwe ũronanio haha, arĩ ceceni-inĩ ya radio. Ĩni, ena mĩtambo na indo iria ahũthagĩra ceceni-inĩ ĩyo, kana harĩa akoragwo.

Nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, ũyũ nĩ mũthenya wa mũkingo, ũrĩa ũkoragwo ũrĩ mweri ĩmwe ndithemba na nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩgetha mũkonia nginya arĩa mena mũrimũ ũyũ atĩ nĩmagĩrĩire nginya itũra-inĩ nĩmagĩrĩire nginya bũrũri-inĩ ti atĩ nĩ mabataire gũteyanĩrio kana nĩ mabataire gũteyanĩrio me bũrũri na tondũ mena mũrimũ ũyũ, nĩwega gwĩkaga mũthenya ũyũ, nĩwega gũkũngũĩra mũthenya ũyũ, nĩgetha mũkonania andũ acio mena mũrimũ ũcio nĩ magĩrĩire bũrũri-inĩ na ti atĩ nĩmagĩrĩire gũteyanĩrio, na no wega nginya mũgeka ũndũ ũyũ nginya nĩgetha nginya andũ arĩa matarĩ naguo makamenya maũndũ marĩa mangĩka kana maũndũ marĩa mangĩthemana namo nĩgetha matigatuĩke a kũgia kana matigatuĩke atĩ nĩ magũkorwo na mũrimũ ũyũ, koguo nĩ wega o mũthenya o mweri ĩmwe ndithemba, nĩwega o kũrĩa mũrĩ, itũra rĩrĩa andũ marĩ magakũngũyagĩra mũthenya ũyũ nĩgetha ũgatuĩka wa kũmenyeka na ũgatuĩka wa kũmenyeka nĩ wa kĩ matũra-inĩ

aah Ũtaro ũrĩa ũheagwo mbere ya mũndũ gũthimwo mũkingo, nĩnyonaga nĩwagĩrĩire, tondũ nĩ wambaga kũĩrwo maũndũ marĩa tuge ũngĩkorwo wĩ na mũrimũ ũyũ, maũndũ marĩa ũbataire gũĩka, ona ũrĩa ũbataire kũigua, tondũ ũngĩkora wĩ na mũrimũ ũyũ, kũrĩ ũrĩa ũngĩigua ngoro ndĩnakena, kana ũrĩa ũngĩigua ngoro ũru tondũ nĩ ũgũĩciria nĩ ũgũthitũkanio itũũra-inĩ kana kũrĩa ũikaraga kana bamĩrĩ-inĩ yanyu. Koguo niĩ nĩ nguona nĩ hagĩrĩire kũheagwo mataaro kana kũĩragwo na ũngĩgĩa mũrimũ ũyũ, irio irĩa ũbataire kũrĩa, ndawa irĩa ũbataire kũnyua na ũrĩa ũbataire gũikara na andũ, nĩgetha ndũkone torĩ, ta ũtabatarainie itũra, ta ũtabatarainie bũrũri tondũ nĩwagĩa mũrimũ ũyũ wa mũkingo. Na ingĩkorwo hetwo wĩra toyũ, ndigwĩciria kwĩ kaũndũ ingĩcenjia, tondũ maũndũ marĩa mekagwo mbere ya mũndũ athimĩtwo, nguona tarĩ mo magĩrĩire, mũndũ akamba kũheyo mataaro mbere ya athimĩtwo mũrimũ ũcio, gũtirĩ ũndũ ingĩcenjia.

Ũndũ ũyũ ũrĩa wĩkagwo kũrĩa itũra-inĩ kana kũrĩa ndĩ nĩ atĩ andũ maheanaga motungata ma mũingĩ nĩ marehagwo hamwe nĩ ta thirikari magagĩthimithio kana makerwo ũrĩa mebataire kũheana motungata maya na ũrĩa kwagĩrĩire, nĩgetha mũĩngi ũkaigua ta ũraheyo motungata makinyanĩire nĩ thirikari kana ũkaigua nĩ ũratungatĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo mambaga kũrehwo hamwe magathomithio ũrĩa mabataire gũĩka maũndũ macio, nĩgetha motungata ma thirikari magatũĩka ma gũkinyanĩra wega.

Ndĩ ta mũrĩmi no hote kũgĩa na mbeca na njĩra hũthũ kuma bengi-inĩ, tuge woe ta ka loan nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere na ũrĩmi waku. Ũngĩkorwo ũkwamĩte, ũngĩkorwo hena kaũndũ ũtahotete gũkinyanĩria ũrĩmi-inĩ waku na ũrona wĩna ũnyihĩru wa mbeca, no ũhote kuoya tũbeca tũnini ta ka loan bengi ũgatuĩka wa gũkahũthĩra. Na nonyende thirikari onayo ĩtuĩke ya kũhe arĩmi mbeca, onokorwo nĩ ta loan, kũmahe mbeca ĩĩ ta loan na ĩkamahe ihinda, we ihinda rĩega na rĩagĩrĩru magakorwo ma, meka biacara icio ciao nĩgetha magakorwo mona maciaro, magakorwo mendia nĩgetha makahota kũrĩha loan rũu. Koguo niĩ no nyende thirikari ĩhe arĩmi arĩmi mbeca, nĩgetha mahote a gũthiĩ na mbere na biacara ciao, nĩgetha cituĩke cia kũgacĩra.

Niĩ ngwĩciria ũrĩa mangĩtuĩka a gũkinyia neti icio icigo iria cirĩ thĩ-inĩ makĩria, okorwo tuge nĩ kũraura na bara nĩ njoru, thirikari no ĩtũmĩre mabĩrĩrĩki kana ma helicopter mao nĩgetha matikae gũtwara neti icio, nĩgetha mũrimũ wa mararia ndũgatuĩke wa gũtambanio itũra-inĩ rĩu, kũguo mahũthĩre, okorwo barabara nĩ njoru na ngari citingĩhota gũkinya kou, no wega mahũthĩre ndege kana mahũthĩre ma helicopter nĩgetha neti icio cigatuĩka cia gũkinya na nĩguo mũrimũ ũcio wa mararia ndũgatuĩke wa gũtamba biũ itũra-inĩ.

Kĩrĩa kĩrathi nambere mbica-inĩ ĩno, aya nĩ atumia marĩ marĩ ceceni-inĩ ya rediũ makĩarĩria mũingĩ kana makĩarĩria arĩa maramathikĩrĩria. Nĩtamarehete, tuge nĩ tamarehete mũtaarani ũmwe amataare, ataare mũingĩ kana ataare arĩa marathikĩrĩria maũndũ wĩgiĩ tuge kaũndũ kamwe na kaũndũ karĩa kangĩ. Koguo niĩ nguona taarĩ, nguona nĩ rediũ-inĩ kana ceceni-inĩ andũ marĩ haha maratangatha na makarehe mũtarani kana mũaria arie ũhoro wa kaũndũ.

Mathĩna marĩa ingĩkorwo ngĩgerera ngĩhũthĩra kanyamũ gaka, nĩ ũgũkora rĩmwe kanyamũ gaka gatiraruta wĩra kũguo maũndũ marĩa ũgũbatara gũĩka kana okorwo nĩ mbeca, kana nĩ kĩ ũkwendaga kũruta, nĩ ũrona nĩ hararehe thĩna kũgũo nĩ harehaga thĩna rĩmwe ũgakora nĩ gathũkire na ndũngĩka ũria ũkwendaga gwĩka.

Ũremi wa mũingi, rĩrĩa mũingĩ ũrĩ na ũremi kũguo thirikari no ĩrehe maũndũ mangĩ kana yongerere mawatho bũrũri-inĩ mawatho marĩa mangĩtũma kana mawatho marĩa mangĩtũma mũingĩ ũrĩa ũrĩ na ũremi ũcio kana maũndũ moru marĩa marekwo nĩ mũingĩ, nĩgetha mũingĩ ũcio ũgatuĩka wa tuge ũgatuĩka wa gũtacũkĩrio mawatho ma kĩwatho, ĩgatacũkĩrio maũndũ ma kĩwatho, nĩgetha ũremi ũyũ ũgagĩtuĩka wa kũnyiha bũrũri-inĩ. Kũguo rĩrĩa mũingĩ wĩ na ũremi, thirikari nĩ ĩrehaga kana nĩ ĩkĩraga, nĩ ĩgwĩkĩra mawatho nĩgetha ũremi ũyũ ũgatuĩka wa kũnyihanyiha na nĩ getha andũ arĩa magũtuĩka a kũnyitwo magĩka ũremi ũyũ, makahũthĩka ta kĩonereria kũrĩ mũingĩ ũyũ ũngĩ atĩ weka kaũndũ gaka kana weka ũremi ũyũ tũgũkuoera mawatho kana mĩtaratara kana mawatho marĩa mabataraire okorwo nĩ gũtwarwo ũgũtwarwo igoti-inĩ mũingĩ ũyũ ũngĩ ũkona koguo ingĩka kaũndũ gaka nĩ ngũtuĩka wa gũtwarwo igoti-inĩ na ndikwenda ũguo koguo ũkona ũremi ũcio nĩ ũkũnyihanyiha kana maũndũ macio moru marekagwo nĩ mũingĩ nĩ magũtuĩka ma kũnyihanyiha.

Mbica-inĩ ĩno niĩ ũrĩa niĩ ndĩrona nĩ andũ marathogorana wendia wa kĩndũ kana nĩ gũthogorana, na ũndũ ũyũ ũrĩ bata tondũ mathogorana ũgũo, mwendia ũrĩa ũrendia kĩndũ na mũgũri makaiguana bei ĩrĩa, makaiguana bei ĩrĩa ĩtarahinyĩrĩria ũmwe wao kana bei ĩrĩa ĩrĩ njega harĩ mĩena yothe, harĩ mwena wa mũgũri na harĩ mwena wa mwendia, nĩgetha mwendia ndagatuĩke wa kũhinyĩrĩrio o na nĩ getha nginya mũgũri ndagatuĩke wakũhinyĩrĩrio. koguo gũthogorana nĩ kwega.

Arĩa ndĩrona haha nĩ tuge aithĩramu, aithĩramu, na mena bata bũrũri-inĩ kana matũũra-inĩ tondũ, nĩ maronania no tũhote gũikarania, akiristiano, na tũikaranie aithĩramu gũtarĩ na mbaara kana gũtarĩ. No mũcemanie handũ mũrĩ aithĩramu na akiristiano, mũtuĩke a kwarĩa na maũndũ magĩrĩre. Kũguo nĩ maronania bata atĩ atĩ atĩ o andũ othe bũrũri-inĩ mena bata. Atĩ o andũ othe handũ handũ marĩ, angĩkorwo nĩ mũithĩramu, kana nĩ mũkiristiano, othe metha bata bũrũri-inĩ. Koguo nĩ maronania atĩ kũiguana, kũiguana ona angĩkorwo we wĩ wa kũ, ona angĩkorwo ũtungatagĩra na ha, nĩ wega kũiguana.

Niĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩrona haha nĩ irio ciĩ riko, koguo riko rĩa ngũ. Koguo kĩndũ kĩngĩ kĩngĩhũthĩrwo ithenya-inĩ rĩa riko rĩa ngũ, no ũhũthĩre riko rĩa thitima, ĩĩ na riko rĩrĩa rĩrahũthĩra gas koguo no ũhũthĩre rĩa thitima kana ũhũthĩre rĩa gas handũ ha kũhũthĩra riko rĩa ngũ.

Kĩrĩa ndĩrona gĩgĩthiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno nĩ mũndũ uma na nduthi na nĩ ta gũthũka kana kũhuhũka kũgũrũ na atwara kũrĩ makanika agathondekerwo, eni, nĩyo ndĩrona, ndĩrona makanika ena mbaketi, eni atwara kũrĩ makanika agathondekerwo, nĩ nduthi ĩthũkire.

Niĩ kĩndũ kĩrĩa njiguĩte wĩgiĩ kanyamũ gaka nĩ atĩ nĩ kahũthĩkaga gũkua mĩrigo, wekĩra bunda hau mbere ĩgatuĩka ya gũkururia kĩndũ gĩkĩ, no ũkuĩre mũndũ, no ũthũkũme nako, ũgakuĩra mũndũ mĩrigo, mũndũ ũrathama kana nginya mũndũ ũrarutĩrwo maciaro make mũgũnda ta mbembe na mboco ũgatuĩka wa gũkua na makũnia na ũkamũinũkĩria, kũguo nĩ kahũthĩkaga gũthũkũma.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩũmenete tondũ nĩ ũgũthiĩ na mĩtũngi yaku handũ ta hau, wĩkĩre maĩ. Nĩ ũgũkora nĩ ũgũkora nĩ ũgũkora hena andũ aingĩ mũno kana mĩtũngi ĩngĩ mĩingĩ ĩrabatara gwĩkĩrwo maĩ. Na angĩkorwo nĩ ũkwendaga maĩ macio naihenya, nĩ hakũritũha tondũ, nĩ hakũritũha ĩni na tokorwo uuma na ihenya no nĩ wakora andũ aingĩ mbere, na ndũngĩhota kũmahĩtũka atĩ ũtahie mbere yao. Kũguo ũndũ ũyũ ti mwega.

Mbica-ĩnĩ ĩno kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, nĩ gũkũ nĩ nyũmba kwa andũ na ũyũ nĩ mũtumia na mũthuri wake, na mũtumia rĩu ni mũthuri wake arahe irio na tũmai kana gacai, eni nĩ bamĩrĩ na nĩ mũtumia arahe mũthuri wake irio.

Ũndũ ũyũ nĩ wa kũruga, na nĩ kũruga na riko rĩa ngũ. Ũndũ ũrĩa ĩngeruta mũndũ nĩ okorwo nĩ gũakia arakia mwaki, amenye ena tũkũ, uh na tũkũ tũnini twa kũambĩrĩria gũakia mwaki na gĩbiriti na rĩngĩ karatathi, nĩgetha agwatia karatathi kau-rĩ amundie tũkũ tũũ tũnini kana tũceke twĩ hau thĩiniĩ, alafu nĩgetha acoke ekĩre ngũ iria nene, nĩgetha mwaki ũhote wa gũakana wega na rĩu kũruga, okorwo ni gũkaranga arakaranga, wambĩrĩrie na gũtinangia gĩtũngũrũ, alafu riũ wĩkĩre maguta, onakorwo nĩ nyanya rĩu wĩkĩre nyanya, na ningĩ rĩu gacumbi, ĩni.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩ haha mbica-inĩ nĩ gĩbiriti, na nĩkĩrĩ bata mũno rũrurĩ-inĩ rwa gwitũ tondũ nĩkĩhũthĩkaga rĩngĩ gwakia mwaki, tuge nĩ mwaki wa ngũ nĩhũthĩkaga gwakia, ona rĩngĩ mwaki wa, tuge urahũthĩra ngaci, gĩbiriti gĩkĩ nĩkĩhũthĩkaga gwakia ngaci ĩyo, koguo gĩbiriti nĩ gĩa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwa gwitũ.

Kĩndĩ gĩkĩ kĩrĩ mbica-inĩ nĩ toci na nĩhũthĩkaga mũno na nĩbataranagia mũno mũtũrĩreinĩ wa o mũthenya tondu nĩũtukũ na tuuge nĩũrenda kuuma nja na noũmĩhũthĩre kũmũrĩka kana ũkĩinuka rĩngĩ nĩũcereirwo harĩa uma na ningĩ ndũrĩ na thimũ ũngĩhũthĩra ta toci na wĩna ĩno nĩĩkũhũthika nĩgetha ũtwĩke wa kuona kũrĩa ũrathiĩ kana barabara ndũgatuĩke wa kũgũa kana kũhĩngwo kana kũmũrĩka kĩndũ o gĩothe ũngienda kũmũrĩka barabara-inĩ ona rĩngĩ mambura-inĩ ma mwanya, tuge gũtirĩ thitima toci nĩĩhũthĩkaga kũmũrĩka koguo nĩ ya bata mũno.

Rita rĩa mbere rĩakwa rĩa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ndagereire maũndũ maingĩ tondũ nĩ ndambire ngĩnyua maaĩ tondũ ndioĩ ũrĩa mũndũ abataire gwĩka. Ndambire kũingĩria maĩ na manniũrũ na matũ, aa ona tiga matũ, na kanua, kũguo harĩ haritũ mũno, kuũguo ĩni macio nĩmo maũndũ marĩa ndagereire. Ona ningĩ kũremwo nĩ kũringa ũrĩa mũndũ aringaga magũrũ kana moko nĩ getha ũhote gũtubĩra. Na mũno mũno, na mũno mũno mathĩna marĩa ndagereire nĩ thĩna wa kũnyua maĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie na mahinda tondũ rĩu mũtigũbatara gũthiĩ handũ hamwe gũtaha maĩ, rĩu maĩ nĩ marehetwo na mĩberethi nginya kwa mũndũ njaa, ũguo ĩgatuĩka raithi gũtahia maaĩ na thĩna ũrĩa warĩho wa gũbanga raini na mũndũ na mĩtũngi yake harĩa mũberethi warĩ, nĩ hahũthĩte tondũ rĩu andũ matahagia maĩ kuma kwao njaa, maĩ marehetwo kwao na mĩberethi kuũguo gũgatuĩka raithi gũtaha maĩ ona nginya ũrĩmi-inĩ ũgatuika hagatuĩka ũndũ raithi.

Kĩrĩa kĩnjũkagĩra meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, gaka nĩ kanyamu gacongetwo gacuma ga kũhũthĩka kũnyita thuburia hiũ. Hĩndĩ ĩrĩa thaburia yaku ũraruga nayo, kana ũrenda, rĩngĩ nĩ ũkũigĩrĩire kĩndũ riko na kĩhiũha kana nĩ kĩarugĩka ũrĩa ũkwendaga ,ũkahũthĩra kaindo gaka nĩ getha ũkaruta thuburia ĩyo mwaki-inĩ ũtekũhũthĩra moko maku nĩ getha matigatuĩke ma kũhĩa

Kĩrĩa kĩrathi nambere mbica-inĩ ĩno, ũyũ nĩ mũndũ ũraruga akĩhũthĩra riko rĩa mahiga na rĩa ngũ. Koguo mũndũ ethaga mahiga, ũkenja handũ karima gatarĩ kariku o kanini tarĩ igũrũ igũrũ, ũgacoka ũkaiga mahiga maku matatũ, ĩni ũgagĩakia mwaki waku ũkĩhũthĩra ngũ na ũbataire gĩbiriti, ũgacoka rĩu ũgakĩigĩrĩra irio ciaku, irio icio ciaku ũgakunĩka na gĩbati no haha mũndũ ũyũ ngũona ahũthĩrĩte thaburia ĩngĩ nĩ getha irio iria ũraruga citigatuĩke cia kũgĩa rũkũngũ kana gĩko. Kũũguo ĩni ũyũ nĩ mũndũ ũraruga na ndĩrona nginya hena mũiko wa kũhũthĩra gũkoroga irio ciake.

Ndona ũndũ ũyũ nĩ mũndũ wĩna huirimbarũ yake, huirumbarũ ĩhũthikaga gũkua indo nyingĩ, no ĩhũthĩke gũkua mĩtũngi ya maaĩ, ũthie ũtahe maĩ na ũkue mĩtũngi hau. Kana no ũkue thumu ũgĩtwara mũgũnda-inĩ waku, kana ona no ũkue maciaro maku ma mũgũnda ona wũinũkie gwaku mũciĩ, ũguo nĩ maũndũ maingĩ mangĩũkĩra mũndũ mecirian-inĩ. Ona maũndũ ma ciana cigĩthaka na huirimbarũ cigĩkuane nayo, no kaũndũ kangĩhũthĩka nayo, na mũno mũno kũhũthĩka rĩu gũkua maciaro na thumu, kũhũthĩka gũkua thumu ũgĩtwara mũgũnda, kau nĩ kaũndũ kahũthĩkaga mũno na huirimbarũ.

Ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, marĩa ingĩkorwo ngereire, nĩ kĩega tondũ nĩ kĩrehaga, rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ nyumba nĩ kĩrehaga kaheho kana kaheho kanini nĩ getha ũrugarĩ ũgatiga kuongerereka nyũmba, no nĩ harehaga thĩna rĩrĩa thitima gũtarĩ thitima, thitima cingĩtuĩka cia kũũra kanyamũ gaka gatingĩruta wĩra, na kuũguo nĩ gũkũgĩa rugarĩ mwingĩ nyũmba na nĩ ũmenyerete kwĩna karũhuho tondũ ĩho. No rĩrĩa thitima ciora nĩgũgũkorwo na rugarĩ mũingĩ nyũmba.

Maũndũ makũngenia ndĩrona haha, ũndũ wa mbere nĩ atĩ hena andũ maracindana gũteng'era, o mũndũ nĩ erutanĩirie mũno ateng'ere, nĩgetha one kana nĩ ekũhotana. Na kũrĩ andũ mokĩte kwĩrorera na kũrĩ andũ mahaimbĩte ngina kũndũ igũrũ wa nyũmba, nĩgetha mahote kuona wega kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kĩwanja-inĩ kana kĩharo-inĩ gĩkĩ. Koguo nĩ kaũndũ ga kũngenia atĩ andũ nĩmagũĩka ũrĩa wothe kwagĩrĩire, kana nĩ makũhaimba nginya igũrũ wa nyũmba, nĩgetha mahote kuona kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kĩharo-inĩ, na angĩ marũgamĩte gũkũ icigĩrĩra-inĩ cia kĩharo, nĩgetha mone macindano maya.

Ũndũ ũyũ nĩ wa andũ mandĩkĩtwo handũ matũĩke a gũtheria rĩngĩ mena kambuni ĩrĩa ĩtheragia manyũmba mandũ, na ũndũ ũyũ nĩ wa gũkenia tondũ mũndũ ũcio ũmandĩkĩte kana andũ aya nĩ wĩra mararũta kogũo nĩ makũhota kwona mbeca cia kũhingia mabatara mao kana mabataro ma bamĩrĩ ciao kogũo nĩ ũndũ mwega tondũ nĩ gũthokoma marathũkũma na, tĩũndũ mũrũ tondũ mararuta wĩra na moko mao kana makerũtanĩria nĩgetha mahote kuona mbeca cia o mũthenya kogũo nĩ kaũndũ kega.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno, nĩ kũrugwo kũrarugwo, nĩ mũndũ ũraruga na araruga na riko ria ngũ, na nĩ ainamĩrĩire haha nĩgetha ahote kũhuha mwaki na nĩ getha ũtuĩke wa gwakana. ĩni koguo nĩ mũndũ ũraruga kana nĩ maaĩ aratherũkia no mbica ĩno ndĩroneka wega, no nĩ maĩ, a nĩ kĩndũ araruga no tha ici ainamĩrĩire akĩhuha mwaki, nĩ getha ũtuĩke wa gwakana aruge kĩrĩa araruga.

Kĩrĩa kĩnjũkagĩra, kianjũkĩra meciria-inĩ makwa ndona mũtumia ũyũ ũinamĩrĩire akĩruga, arahũthĩra njiko ici cikoragwo cirĩ cia Jikokoa. Nĩ njiko njega, tondũ nĩ riko rĩega tondũ nĩ rĩrugaga wega na nĩ rĩgũtuĩka rĩa kũiga makara, kuũguo nĩ rĩega na nĩ wega kũrĩhũthĩra. Tondũ mũndũ nĩ ahũthagĩra tũmakara tũnini na ũkorwo waruga kĩrĩa ũrenda. Koguo ndũgũbatara kũhũthĩra makara maingĩ.

Kĩrĩa kĩranjũkĩra meciria-inĩ nĩ mũtumia ũyũ nĩ kũruga araruga kana nĩ kĩndũ aratherũkia no arahũthĩra njiko ya Jikokoa, na nĩ njiko njega tondũ ĩhũthagĩra makara no ĩhũthagĩra tũmakara tũnini, koguo ũgũbatara tũmakara tũnini nĩgetha ũruge kĩrĩa ũrenda kũruga kana ũtherũkie kĩrĩa ũrenda gũtherũkia. Koguo nĩ ĩgũtuĩka ya gũgũteithia ndũkahũthĩre makara maingĩ ihinda-inĩ rĩmwe.

Maũndũ marĩa marangenia mbica-inĩ ĩno nĩ mũndũ kana nĩ mwana ũrehũrĩra nguo kuũguo nĩ mwana ũũĩ ũria abataire nĩ gwika kana nĩ oĩ nguo ciake nĩ cibataire kũhũhũrwo. No arahũthĩra, kaũndũ karĩa karangenia nĩ karahũthĩra mbaketi, karahũthĩra kĩraĩ kĩmwe. Kuũguo no kaũndũ kangĩ ga gũkenia mũndũ.

Ũrĩa ingĩĩra mũndũ ũhoro wa mbica ĩno nĩ atĩ wookĩra kana ũkĩenda gũthondeka gĩtanda gĩaku, ũkaamba gĩtambaya kĩu ũkomagĩra rĩ, ũkaamba gũkĩrutania wega, nĩgetha, na ũkoya muto igũrũ nĩgetha ũhote gũthinĩkĩra gĩtambaya kĩu wega na gĩtuĩke gĩa kũiganana wega. Warĩkia kũigananithia gĩtambaya kĩu ũkomagĩra, rĩu ũkĩigĩrĩre, wũigĩrĩre rĩu mũrĩngĩti waku kana, o kĩrĩa ũtũmagĩra kwĩhumbĩra, rĩu ũigĩrĩre wega na ũtuĩke wa gũgĩthondeka.

Kĩrĩa kĩranjũkĩra mecirĩa~inĩ ndona ũ nĩ aya nĩ andũ maikaraga hamwe nĩ tũge nĩta cukuru magakĩheo karumu magakĩheo ĩna itanda, nyũmba ĩna itanda. Nĩkũ nĩkũo marakoma no matirahota gwĩbanga wega tondũ nĩũrona ona indo ciao ciothe cigũire thĩ, itanda ciao tithondeke. Kogwo tũge okorwo nĩ arũtwo nĩ arũtwo matoĩ gwĩbanga wega, tondũ rĩũ matibangĩte indo ciao matibangĩte itanda ciao matibangĩte yani matibangĩte indo cia ciothe. Nyũmba yao ĩhana ũrũ ĩhana tibange ona hanini tondũ thĩ kũihũire nguo ,thĩ kũihũire indo ciao ciothe nginya iratũ kogwo gũtirĩ kĩndũ gbange. Aya nĩ arũtwo matoĩ gwĩbanaga kana nĩ andũ matoĩ gwĩbanga.

Kĩrĩa kĩrathi nambere mbica-inĩ ĩno nĩ bamĩrĩ, nĩ bamĩrĩ, kana nĩ tuge no atumia marĩ mũgũnda, no mũtumia ũmwe ena kaũndũ, nĩ mbica ĩhũrĩtwo mũtumia ũmwe akĩenda kuonia arĩa angĩ kĩndũ thimu-inĩ tuge nĩ ta mbica kana o kĩndũ we kĩndũ kĩamakenia no nĩ kĩroneka kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ hau thimũ-inĩ nĩ kĩamakenia. Na hena kana na onako gatirona kĩrĩa kĩ thimu-inĩ, nĩ karoneka nĩ kana nĩ ta karakaru no atumia nĩ akenu kũringana na kirĩa marona thimũ-inĩ ĩyo.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrathambia itĩ, na nĩ getha ũthambie itĩ wega nĩ ũgũbatara macini ĩyo arahũthĩra, nĩ getha ĩhuhe rũkũngũ rũrĩa rwĩ gatagatĩ-inĩ, wa itĩ icio, gatagatĩ-inĩ wa indo icio cia itĩ, arabu nĩ ũgũbatara rĩu thitima nĩ getha macini ĩno ĩkĩhote kũruta wĩra. Kuũguo nĩ ũrabata macini ino, na nĩ ũgũbatara rĩu thitima ni geteha macini ĩkĩhote kũruta wĩra na nĩ macini njega, na nĩ ũgũbatara macini ĩtarĩ na thĩna nĩ getha ũkĩhote wĩra waku wega.

Ndingĩririkana tondũ ndirĩ ndeka kaũndũ ta gaka kuũguo ndingiuga ndĩna ũndũ njũĩ kũringana na mbica ĩno, kana ũndũ ingĩka kũringana na mbica ĩno na ndingĩkwĩra mathĩna marĩa mũndũ ũyũ agereire kana marĩa mũndũ ageragĩra agĩka ũndũ ta ũyũ tondũ ndirĩ ndeka.

Niĩ nĩnjĩhokaga atĩ nenda cia thirikari no cikũgitĩra ũhoro wakwa, ũhoro wakwa nĩ ta namba ciakwa cia gĩbandĩ, tondũ namba yakwa ya gĩbandĩ ndĩbataire kũmenyeka nĩ mũndũ ũngĩ. Nĩ ngwĩhoka thirikari nĩ ĩkũgitĩra ũndũ ũcio tondũ ndirĩ ndaigua mũndũ akĩnegena handũ kana akiuga atĩ thirikari nĩ ĩrekereire ũhoro wake ũrĩa yũĩ kana namba ciake irĩa citabataire kũmenyeka nĩ andũ angĩ tiga ye, kuũguo nĩ ngwĩhoka atĩ thirikari nĩ ĩgitagĩra maũndũ makwa mothe.

Ndirĩ ndenda kaũndũ ta gaka nĩ ndĩkamenete, nĩ ũndũ wa kaũndũ kahanĩkire nĩ ũndũ nĩ kũrũmwo ndarũmĩtwo nĩ ngui, na kuma muthenya ũcio ndiendete ngui, na kuũguo kaũndũ gaka ga kumagara na ngui ũmĩnyitĩte na mũcibi ndingĩenda, tondũ ndiendete ngui, kuma mũthenya ũcio ndarũmirwo niĩ na ngui nĩ ndacithũrire, reke njuge nĩ ndacithũrire kuũguo ndingĩĩka kaũndũ ta gaka.

Niĩ kĩrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno nĩ riko, kana, ĩ nĩ riko na haha nĩ harĩa indo cithambagĩrio, no rĩrĩ nĩ riko. Kwina indo nyingĩ nĩ cihũthikaga riko, kwĩna tũthuburia, kwĩna njagi, kwĩna indo nyingĩ iria cihũthĩkaga riko kana kũruga na ciigĩtwo o ũguo metha-inĩ ti bange, ciiganĩrio o ũguo hau. Haha nĩ harĩa indo cithambagĩrio, ĩni, na nĩ indo , ndirona tarĩ indo ti thambie wega ta ti bange wega cina gĩko imwe.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere mbica-inĩ ĩno, ici nĩ ng'ombe ciĩ kũndũ kũrĩa gũteagwo gĩko kĩa itũra kana gĩko kandũ kĩa mburati haha nĩho gĩko gĩothe gĩteagwo, na ng'ombe ici nĩho cirĩ, na nĩho nĩho ciũkĩte gũikara. Koguo ĩno nĩ haha nĩharĩa hateagwo gĩko gĩothe gĩa tuge taũni kana gĩko gĩothe kĩa itũra, no nĩ ng'ombe ciũkĩte haha gũikara.

Ikundi iiku, ikundi ici cia uig, ũtethia wa mbeca, nĩihotithĩtie andũ aingĩ kũgĩa na mbeca tondũ, wona mbeca ciaku iria ũtarahũthĩra, ihinda rĩu, nĩũkũhota gũciga, handũ ha gũcihũthĩra ũrũ, na mabataro matarĩ, na ,maba, mabata matarĩ ma bata ũguo rĩ, ũkoya mbeca icio ũgaciga ikundi inĩ ici, nigetha ũgacicokanĩrĩria nginya rĩrĩa ikaingĩha, ciaingĩha rĩu nowoe na wĩke kaũndũ kangĩ rĩu kega na kanene, no nĩirĩ mathĩna, nikũ, kũrĩ na mathĩna, mageranagio gũkũ tondũ rimwe nĩũgũkora, mbeca nĩikũra, kwĩna ungumania oi, oi kundinĩ oicio ũgakora mbeca imwe nĩciũrire, no ũtarĩ ũndũ, wigĩte ungumania, wigĩte ungumania, gũtarĩ ungumania, mbeca icio nĩiraigũo wega, na ũga, ũgatuĩka wagũcioya cirĩ nyingĩ na ũgatuĩka wa gũĩka kaũndũ kega, na kanene.

Nenda cia thirikari nĩ nguona ta ikinyĩrĩkaga nĩ andũ arĩa me mawathe ma kuona kana kũigua tondũ andũ acio no matwarwo tuge nĩ ta bamĩrĩ yao kana no atwaro tu nĩ mũrata athiĩ Huduma, athiĩ Huduma maũndũ macio mothe arenda gũkinyĩra mathirikari nĩ makũmũkinyanĩra na kuũguo nĩ nguona nĩ mateithĩkaga ona nĩ makĩheagwo nginya mbeca cia andũ arĩa me na mawathe kana makaheo mabata macio andũ acio me na mawathe maheagwo, kuũguo nĩ nguona ta makinyagĩra. No thĩna harĩ andũ arĩa me kũndũ gũtarĩ na Huduma, kũndũ gũtari na Huduma ici cia thirikari, andũ aya me na mawathe maya nĩ mekuona thĩna no kũria kwĩna Huduma ngwĩciria, nĩ nguona ta makinyagĩrwo nĩ mabata maya ma thirikari kana nĩ maũndũ maya ma thikirikari nĩ nenda ici cia thirikari.

Ũngĩbatara gĩbandĩ kĩerũ, ngũĩciria no wone, ũngĩenda gĩbandĩ kĩerũ mũndũ athiaga tarĩu kwĩna Huduma, ũthiĩ Huduma na nĩ ũgũtuĩka wa kwĩrũo kana kwĩrũo ũrĩa ũkũheo gĩbandĩ kĩerũ kana o kũu Huduma nĩ ũkũheo gĩbandĩ kĩerũ kana nĩ ũkũĩrwo maũndũ marĩa ũgũbuata nĩ getha wone gĩbandĩ kĩu kĩerũ ũrenda.

Ũndũ ũronanio haha mbica-inĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũbangĩte nyũmba yake kana handũ hake ha kwendagĩria matunda na kwendia nyanya, kwendia waru. Niĩ ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ebange na mbeca cia kũgũra indo na ebange na mbeca cia kũgũra mĩtĩ kana nyamũ cia gwaka kanyũmba gake nĩguo gakorwo karĩ kega ũguo. Na mbeca nĩ cibatarainie biũ nĩgetha akĩhote gũthondeka kanyũmba gake wega, ũguo, kogwo ethe mbeca, ethe mĩtĩ kana mbaũ cia gũthondeka kanyamũ gaka na arĩkia gũthondeka, agĩbange indo ciake wega, indo ciake agĩbange waru handũ hamwe, nĩgetha mũgũri agaciona wega ooka agabanga okorwo nĩ matunda ta marigũ agacuria na rurigi, agacuria marigũ macio na rũrigi handũ, angorwo nĩ matunda ta maembe akamekĩra karatathi kana akamekĩra kanyamũ karĩa gekĩragwo maembe agacuria handũ na karũrigi, okorwo nĩ itũngũrũ agacita handũ hamwe hara mũgũri egũka ahote gwicagũrira, na nyanya okorwo ni nyanya nacio agagĩcibanga handũ hamwe, yaani agacibanga handũ hamwe, ndagatukanie, tuge ndagatukanie nyanya na itũngũrũ hamwe, akaiga o kĩndũ o kĩndu handũ hakĩo, nĩgetha mũgũri ooka ahote gũciona wega, na ahote kuona na ahote gũkiuga indo iria arenda, nĩgetha tũgagĩthara mathaa, ĩni ona nginya mboga agaciiga handũ hamwe, ĩni.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno kana mbica-inĩ ĩno yonetio haha, nĩ ĩronania gũtirĩ na intaneti, ũngĩona kanyamũ gaka gacoretwo haha ũkone thimũ-inĩ yaku kana ũkone we o mũtambo ũrĩa ũrahũthĩra wone kanyamũ kana kaindo gaka gacoretwo, we ũmenye thimũ ĩyo ũrahũthĩra gũtirĩ na intaneti, ũguo ndũngĩhota kuona kĩrĩa ũrenda kũhũthĩra intaneti ũndũ gũtirĩ.

Haha mbica ĩno nĩ ta rĩ kũndũ thoko-inĩ, na mũndũ ũyũ ũroneka haha akuĩte indo tokorwo arathiĩ gũciendia. Na ũndũ ũyũ ũrĩ bata, tondũ mũndũ endagia ĩndo ciake nĩ ekũhota kuona kĩndũ gĩa kũrĩa, kana kĩndũ gĩa kũhe bamĩrĩ yake. Ũyũ nĩ ũndũ ũrĩ bata mũno thoko-inĩ, wathiĩ ũkagũra indo iria ũrenda, nĩgetha ona mũndũ ũcio ũrendia akona kĩndũ gĩa kũrĩa, nawe ona okorwo nĩ indo cia kũrĩa ũkũgũraga, nĩgetha nawe ugathiĩ ũgakĩrugĩra bamĩrĩ yaku.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno yandĩkĩtwo ũguo, haha nĩ handũ harĩa kana gũkũ nĩ kũrĩa andũ marĩhaga igoti, okorwo nĩ igoti rĩa biacara yake, okorwo nĩ igoti rĩa mĩrigo ararehe kuma bũrũri wa nja. Gũkũ ĩ no nĩ wabici irĩa ĩrĩhagia magoti ma maũndũ mothe marĩa mahanĩkaga bũrũri-inĩ.

Ingĩmũtara okorwo nĩ rangi ciana ciĩkĩre rangi ũmwe, angiuga nĩ rangi mũirũ, ciana ciĩkĩre nguo cia rangi mũirũ. Na no abange mũthenya ũcio ũkorwo kũrĩa ciana cithiaga gũikeneria, na no kũrĩa cithiaga gũcuhĩra, kũrĩa cithiaga gũkuo nĩ mbarathi na ngamĩra kũu, mũthenya ũcio wĩkĩrwo kũu, nĩgetha ciana cituĩke cia gũkena na nĩgetha mũthenya ũcio ũtuĩke mũthenya wa mwanya, agũre nginya indo iria ciana cirĩaga, indo iria cikenagia ciana cikĩrĩa ta thuiti ũguo.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno, ĩno nĩ nduka harĩa mũndũ angĩthiĩ atũmĩre mũndũ ũngĩ mbeca, kũhũthĩra thimũ kana ona ane mũndũ ũyũ ũrĩ haha ndũka-inĩ ĩno mbeca ekĩrĩrwo thimũ-inĩ yake. Kana haha no agũre nginya kandi cia thimũ nĩ getha ahũthĩre kũhũra kana nĩ getha agĩe nginya na intaneti. Na haha hena mũndũ nĩ ta aroka haha nduka-inĩ ĩyo, ĩni nduka ĩrĩa ĩteithaigaia mũndũ gwĩkĩra mbeca, gũtũmĩra mũndũ ũngĩ mbeca kana kũrĩha kĩndũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno, tondũ haha nĩ harĩa mũndũ athiaga okorwo nĩ mbeca ciake ararutĩrwo, tuge nĩ ta bengi ũgathiĩ hau nĩgetha mbeca ciaku cituĩke cia kũrutwo, ũrutĩrwo bengi-inĩ yaku, kana nĩ ta kũndũ ta gwa thimũ, gũkũ nĩ ta kwa Airtel, mũndũ athiaga hau, haha nĩho ũkũria ciũria, kana tuge raini taku ya Airtel ĩna thĩna haha nĩho ũkũĩrwo ũria ũgwĩka, nĩgetha mathĩna macio wĩ namo mathire, kana we nĩ kaũndũ ũrabatara haha nĩho mũndũ athiaga kũũria ũtheithio.

Ũrĩa ndeciria ndona ũndũ ũyũ ndĩrona gũkũ tarĩ kũndũ kanitha-inĩ, no kuma na kĩndũ ta thoko, thoko kwĩ mbeca megwethaga cia rĩngĩ kĩndũ mareka kanitha-inĩ, kuũguo niĩ ngwiciria nĩ mbeca igwethagwo. Na nĩ ndĩrona mekĩrĩte tũtambaya twa kũhumbĩra maniũrũ, ngwiciria nĩ hĩndĩ ĩra yarĩ hĩndĩ ya mũrimũ wa korona. Koguo nĩ thoko, no nomũhaka mangĩekĩrire tũtambaya tũtũ twa maniũrũ tondũ warĩ watho kuuma kũrĩ thirikari. Warĩ watho nĩ getha mũndũ atuĩke wa kwĩgitĩra kuUmana na mũrimũ ũcio.

Arĩa ndĩramenya haha ndĩrona atumia marĩ handũ nĩ ta mũcemanio-inĩ, na atumia nĩ andũ a bata rũrĩrĩ-inĩ rwa ũgĩkũyũ, tondũ nĩ manyitagĩrĩra mũno rũrĩrĩ, nĩ manyitagĩrĩrĩra mũno nginya bamĩrĩ ona mĩciĩ, nginya kanitha-inĩ. Atumia nĩ kĩtugĩ gĩa bata mũno mũtũrĩre-inĩ, atumia nĩ gĩtugĩ gĩa bata mũno nginya bũrũri-inĩ nĩ mateithagia mũno.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere mbica-inĩ ĩno, nguona nĩ ta mũcemanio hihi wa ta kambuni. Kambuni, mũtongoria wa kambuni agagĩta aruti ake a wĩra othe, magagĩũka mũcemanio haha nĩ getha makĩarĩrĩrie maũndũ marĩa marahanĩka ma kambuni kana maũndũ maatigaine ma kambuni. Kana nĩ mũcemanio o wa atongoria athirikari, metĩtwo nĩ getha makĩarĩrĩrie maũndũ matiganĩte ma thirikari, ũrĩa thirikari ĩgũgĩthiĩ na mbere, kana ũrĩa mũingĩ ũgũtuĩka wa kũheo motungata.

Ũndũ ũyũ ũrĩ haha mbica-inĩ nĩ andũ mabangĩte raini, mabangĩte raini korwo nĩ ta gũthurana, gũthurana ta gũthura andũ kana, ũmenye nĩ kaũndũ mabangĩire raini. Kaundũ gaka ndikendete, tondũ mũndũ nĩekũnoga mũno, angĩkorwo motungata marĩa mara, andũ arĩa maratungata gũkũ nĩ mareka maũndũ mao kahora, kana mũndũ ũrĩa ũratungatĩrwo tokorwo nĩ arabatara maũndũ maingĩ gũtungatĩrwo kogwo nĩ egũikara mũno hau raini-inĩ, nĩũgũtuĩka wa kũrũgama mũno na nĩ ũgũtuĩka wa kũnoga, kogwo kaũndũ gaka ndikendete.

Mandĩko marĩa nguona mandĩkĩtwo haha nĩ mandĩko ma mũkawa-inĩ, mũkawa ũrĩa andũ, mũkawa ũrahũthĩra mandĩko maya nĩgetha gũkenia agũri kana gũkenia andũ arĩa marĩaga mũkawa-inĩ ũcio, kogwo nĩ mũkawa we wendete gũtungatĩra agũri, kana wendete gũtungatĩra agũri kana andũ arĩa marĩaga hau wega, na kogwo ũrahũthĩra ciugo ici cia kũmakenia, kana cia kũgucagucia andũ aingĩ, nĩgetha moke marĩe kũu kana moke matungatĩrwo mũkawa-inĩ ũcio.

Ti ũhũthũ mũno kuona andũ mena neti cia kũhũrana na rwagĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ. Koguo niĩ ũrĩa ingiuria thirikari nĩ ĩkire mĩbango ũrĩa neti, nĩ getha kũrũa na mũrimũ ũyũ wa marĩria, ĩkĩre mibango ũrĩa neti cigũkinyĩra andũ arĩa marĩ matũũra-inĩ, tondũ matũũra-inĩ ma magwitũ gũtirĩ andũ aingĩ mena neti. Na nĩ getha kũrũa na mũrimũ wa marĩria thirikari ĩkĩre mĩbango ũrĩa neti ici cigũkinya matũũra-inĩ na ũrĩa neti cigũkinya matũũra icagi-inĩ iria cirĩ thĩiniĩ biũ, thirikari ĩmenye ũrĩa indo ici, neti ici igũkinya nĩgetha mũrimũ ũyũ wa marĩria ũhũranwo naguo biũ na niguo ũtige kũnina andũ.

Niĩ hakwa, ũndũ ũyũ wagũthecwo cindano nĩ ndĩwendete nyonaga kaba kuheo, gũthecwo cindano rĩmwe gũkĩra kũheo ndawa ũnyue mweri ũmwe, niĩ ingiuga kaba kuheo ndawa, a, kaba gũthecwo cindano ĩgagũteithia, handũ ha kũheo ndawa ũmeragie o mũthenya maita matatũ. Niĩ ĩngĩuga nĩ ndĩwendete na nĩ mwega ndũrĩ thĩna.

Ũndũ ndĩrona haha nĩ wa kũhũthĩra mĩtambo na nĩi ingiuga ũmenyo ũrĩa mũndũ arabatara nĩ ũbataire gũkorwo ũmenyo wa ũrĩa mĩtambo ĩno ĩrutaga wĩra, kana ũndũ ũrĩa macini ici cirutaga wĩra, kogwo nĩ ũgũbatara gũthiĩ cukuru ũthomithio, kana nĩ ũgũbatara we gũthomithio, nĩgetha wonio ũrĩa indo ici ihũthĩkaga, nĩgetha na ũrĩa cihũthagĩra nginya intaneti, kogwo nĩ wagĩrĩire gũkorwo na ũmenyo, nĩ wagĩrĩirwo ũthiĩ cukuru kana ũthomithio.

Mbica ĩno ,kĩrĩa ndĩrona nĩ mbica ya andũ ciana na mbeũ njĩthĩ na hena acari, ngiuga nĩ mbica ya bamĩrĩ, bamĩrĩ nene, bamĩrĩ, bamĩrĩ, nĩ mbica ya bamĩrĩ tuge mathiĩte handũ makiuga mahũrũo mbica mathiĩte handũ gũcera, mathiĩte handũ ũthoni, makauga mahũrwo mbica. Kuũguo nĩyo tũrona haha ya ciana, mbeũ njĩthĩ, ona ya aciari marĩ harĩa thutha kuũguo nĩ mbica ya bamĩrĩ.

Maũndũ mothe marĩa ndĩrona haha ma bata nĩ kũbanga indo wega ũrĩa ciagĩrĩire, eeh ũgabanga okorwo nĩ ta indo cia kũnyua maĩ, ta soda, ũgagĩcibanga ũrĩa cikĩhanaine, ũgagĩcibanga hamwe, nĩgetha mũndũ ũrĩa ũroka kũgũra agatũĩka wa gũciona naihenya, nĩgetha ndagatũĩke wa gũtangĩka. Ona matunda, okorwo nĩ mboga, okorwo nĩ nyanya, okorwo nĩ matunda, magakĩigwo wega, magakĩigwo wega na magakĩigwo handũ hamwe. Okorwo nĩ mbei, okorwo maya marauma mbei ĩmwe, magakĩigwo handũ hamwe, okorwo maya marauma mbei ĩmwe, magakĩigwo handũ hamwe, nĩgetha ũrĩa ũroka kũgũra nake ndagatuĩke wa gũtangĩka mũno akĩgũra indo. ĩĩ na kaũndũ kangĩ ga bata ndĩrona haha nĩ kanyamũ gaka ga gũkua indo, ga gũkururia indo hĩndĩ ĩrĩa ũragũra indo, ũrathiũrũrũka kũu kũu nduka ĩyo ya kwendia indo ciothe, nĩ ka bata mũno tondũ nĩ ũgũkĩhota gũkua indo ciothe hamwe.

Ha ũndũ ũyũ ndiwendete tondũ ndanetia kĩndũ ta kĩratũ, ngĩtia namba na namba ĩrĩa ndareheirwo kĩratũ kĩu gĩtianjiganire, kuũguo kaũndu gaka ndikendete ũguo, nĩ gakĩrĩ na maũndũ na mabata magwo, nĩ gakĩrĩ na maũndũ nĩ mega rĩmwe no kũrĩ rĩmwe ũgũĩtia indo no cigũũka citarĩ iria wĩtĩtie, ta hĩndĩ ĩyo ndetirie kĩratũ gĩgoka gĩtarĩ kĩo kuũguo ndiwendete.

Haha kĩrĩa kĩrathiĩ nambere mbica-inĩ ĩno nĩ mũtumia ndĩrona akĩaria na thimũ yake nĩ ta kũhũra ahũrĩirwo nĩ mũndũ, kana ahũrĩra mũndũ, na nĩaroneka nĩ mũkenu mũno, koguo kaũndũ karĩa maraarĩrĩria thimũ-inĩ ĩno nĩ kaũndũ kega nĩ kaũndũ ga gũkenia mũndũ.

Ingĩkorwo ingĩkuua nyama njoke ngore nĩ thũku ndakinya mũciĩ, nĩ kwamba kwarĩria ũtongoria wa supermarket ĩyo, ngĩmere nĩ getha twethe kĩhonia kĩa ũndũ ũyũ, nĩ ndĩmere nĩ getha nyama ta ĩyo ndagũra magĩtuĩke a kũeheria nyama ĩyo nĩ getha ndĩgatuĩke ya kũgũrwo nĩ andũ angĩ, nyama thũku ndigatuĩke ya kũgũrwo nĩ andũ angĩ ndĩgatuĩke ya kũmathũkĩra. Kuũguo nĩ kwaria na ũtongoria ũcio nĩ getha nyama ĩyo yeherio na makĩrehe nyama ĩngĩ ĩrĩa ĩtakĩrĩ thũku. Kuũguo nĩ wega kwarĩria ũtongoria nĩ getha andũ angĩ matigatuĩke a kũrĩa nyama ta ĩyo na matigagĩtuĩke a kũrũara.

Njĩra ĩrĩa ĩngĩona yagĩrĩire nĩ kũmeta, ũgeta mũingĩ hamwe, ũgathiĩ ta itũũra rĩmwe ũkarehe mũingĩ wa itũũra rĩu hamwe nĩgetha mũgagĩtuĩka a kwaranĩria. Mũgakĩaranĩria ũhoro wa kũringana na, ũhoro wa mĩrimu ĩtigaine ũgatuĩka wa kũma kũmera, okorwo nĩ mũrimũ ta ũyũ mũrarĩrĩrĩa ũgatuĩka wa kũmera ũrĩa mũndũ arwaraga, mũndũ arwaraga mũrimũ ũyũ eka ũũ, ũrĩa ũngĩrigĩrĩria mũrimũ ũyũ, okorwo wĩ mũrwaru-rĩ, maũndũ marĩa ũngĩka, irio iria ũngĩrĩa na ũrĩa, maũndũ marĩa ũngĩthema namo nĩgetha mũrimũ ũcio ndũgakũnine kana ndũkongerereke. Kwogwo nĩ kũmarehe hamwe ta itũũra ũkamarĩria, onao ũkamoria ciũria, kana ũkamoria ongorwo mũndũ nĩ mũrwaru agagĩkũĩra ũrĩa ekaga nĩgetha, okorwo harĩ mũndũ ũngĩ ũraiguire, na ndoĩ ũrĩa abataire gwĩka agagĩtuĩka wa kũmenyera oro hau. Kwogwo nĩ wega kũrehe mũingĩ hamwe ũkamoria ciũria, ũkamoria maũndũ marĩa magereire, maũndũ marĩa maragerera okorwo nĩ arwaru mĩrimũ ĩyo na maũndũ marĩa mangĩka matikarware mũrimũ ĩyo.

Kĩrĩa kĩranjũkĩra hakiri-inĩ ndona ũũ nĩ cĩana cia thĩ wa mĩeri ĩtano, iria citarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kiro ciao citirathi, citirathi igũrũ, kana ciĩ thĩ, kana nĩ aritũ mũno gũkĩra mĩaka yao, na ũndũ ũyũ ti mwega tondũ ciana ici citirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nĩ ũndũ ũbataire kũrorwo mũno, mĩtũrire-inĩ ya ciana ici nĩ getha mĩtũrĩre yao yagĩrĩre na ũgima wao wa mwĩrĩ wagĩrĩre wega.